Yon kimochei kebutchi mosong'ik chikakikesei teta kekonyei kosoiyo asikeputchi amu tot keputchin koyoe kowiren teta akobendi moet.

En koroni koroni kotam koba kechengchin tuga suswek en mbarenik anan keib chi sogek ab bandek olon negit koruryo anan kobakechengji suswek sait age koba keepchi sarek anan sait kealchin chumbik anan ko bireminik chombo tuget ako kora olon kakeges bandek kegete koba roratinwek asi koba kiyagen en yotet